Ore eng'eno arashu mbaa niyieu pee ias oltung'ani ena siai naa eng'as aaku lasima pee inyiang'uni oltung'ani oyiolo aisuma metaa iidim aisuma swali nitoki sii aaku iisum ake nielewa naa sii ena swali peyie itum atushuko arashu aijibu kulingana enaa enikinkilikuanaki.

Ore tenadol ena ore entoki nalotu indamunot naa ore inye enedukuya naa kitodolu ajo keetae research naasitai neeku ekeyieuni esipata nadede naipirta imbaa oramatiei oonkoitoi naapaasha tiatua maisha oltung'ak haswa irmaasi.

Ore entoki naisho elelero kumok e Kenya peyie naa eesisho toonkuapi eboo neng'as inye aaku ena uchumi ena kop ang' nagol naa iidim naai aataa ore enkiwango oropiyiani sapuk naai nigira oltung'ani aasishore arashu nigira aasu tesiai ino negira naai aaku kakidung'i aadung' akeyie aajo kidung' nusu naa neeku ajo iunepu ajo iasisho oleng' kake kiti naa entoki nikilaki ee kulingana naa vile duo enetiu taxation enkop.

Ore imbaa naisho ilopeny ildukai, metayieu nenyiangishore empisai, esimu nemebunganyu na ore ene dukuya na ore ropiani nati esimu na melelek ake duo intayu aitumia ashu, melelek ake itum entemata nintumia nena ropiani enake amu iropiani nena nemedolita, kake ore ropiani nikinchori cash, na kelelek ake itum entemata nimimaniki inyiangu ake entoki napashari, neme duo entoki na ijio pintas nena ropiani, niaku kengas ine simu aku sidan amu, endaa na nemelio niaku meeta ening tenintumia tenkoiti eleleki.

Ore tenadol ena ore entoki nadamu naa ailo oltung'ani aya iropiyiani inonok cash nilo apik enkoitoi esimu metaa iidim aitumiaa naai toontokitin nijio airriwaki oltung'ani olakua tesimu ake arashu inyiang'u entoki nijio credit tesimu niidim sii ataa ashomo M-pesa alo aitau iropiyiani naatii esimu aitau metaa cash metaa iindim ashomo ayawa aitumiaa ainyiang'ishore tewuei naa cash naa ebaiki naa ninye eyieuni arashu ninye enyorrari.

Ore tenewueji entoki nagira aasa naa egira ele tasat apik iropiyiani esimu naata duo ninye enaa cash neeku egira aikenaki enopeny olduka le M-pesa aikilikuan mpisaai ajo kaja pee etumoki naa atipika idadi orpiyiani naayieu nepikakini M-pesa enye.

Ore tene intokitin nadolta ore ninye enedukuya adolita enkaji enkampuni ositima e Kenya Power nitoki aaku ore tiabori netii iltung'anak oogira naa aapuo iwuejitin naapaasha netii nkuti aitubulu taata dorropu naatii tiabori ena aji nitoki aaku ikarraro kuna aitubulu toonkuti wuya naa pee etum atorishie iltung'anak enkiimiimata e atua nena aitubulu.

Ore eng'eno arashu mbaa niyieu pee ias oltung'ani ena siai naa eng'as aaku lasima pee inyiang'uni oltung'ani oyiolo aisuma metaa iidim aisuma swali nitoki sii aaku iisum ake nielewa naa sii ena swali peyie itum atushuko arashu aijibu kulingana enaa enikinkilikuanaki.

Ore ena baye enetipat teneesi amu iyiolo ajo ore nkera kutitik nkera dorropu naa ketum imoyiaritin oompaasharoto kumok tenkaraki naa matejo enoto nkera ee enkishooroto orkeek ashu eudoto olchani oje naa kiidim nisababisha imoyiaritin tenkishui enye ebadae, neeku ore ena kishooroto naishoritai nkera iloonkutukie naa kibooyo imoyiaritin nijio tenkitanyanyukioto entoki nijio polio.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa ore enewueji naa ewueji osokoni namirishoreki namirie iltung'anak ntokiting' enye nishori ninche mpisaai ninepu ajo kishooyo irkastomani iropiyiani nishori ninche ntokitin naaba enaa inaayieu pee ilo naa aaku intabayie iyieunot inonok naa ore sii tene tosokoni naa kiidim ake iltung'anak sii aanotoo naboishu eimu olning'o lemirata oontokitin o lelo tung'anak oogira ainyiang'u nena tokitin.

Ore tenadol ena siai ore entoki nadamu naa sipitali matejo isaja ashu iata emuoyian empukunoto naje niking'uraa naa oldakiri ore pee eba naa enaa eudoto iyieu pee kiudi ninepu naa ajo kepiki olchani ilo siringi nikitumoki naa atuud naa na pee elo ina muoyian niata aiboori arashu elo aishunye tiatua osesen loltung'ani.

Ore entoki nadamu tenadol ena naa esiai e hongo naitaas irpolisi iltung'anak ashu ilagilak looncheriani orbaribara ore tenadol ena naa enkoitoi torrono amu kedim ninye irpolisi ataa kipotunyie iltung'anak entoki eshumata saidi enaa enaishiakinore arashu badala nikirekebisha aimie enkoitoi naishiaa nekiton akeduo naai oltung'ani aitoosh enkai toki nemishiaa nemeeku naake inoto duo iyie entoki niyieu enaa olarewani lengarri ashu loltukutuk.

Ore entoki nagira aasa tene, keetai iltunganak ooji tourists ee mparks toonkuapi naapaasha enaa tanakata ewueji nijio Nairobi National park nepuo aapuo aing'orr nguesi nepuo aashipakino orpukunei lina kop enaa enatiu enkop ee ore tenewueji naa kelak iltunganak iropiyiani pee itum naa ashomo atijing'a alo aing'uraa nguesi nilo aitiship keon ometaba naa enaa nibaiki eyieunoto ino.

Ore tena pisha negira ena pisha aitodolu enoshi peku naa ninye iteraki olairemoni lolchambai arashu ilairemok ninche iterakini enkop peyie etumoki naa atubulu ataa enkaitubului mpaka neba enaa nelotu anap imatunda ashu nelotu aitau endaa naba duo enaa enayieu oltung'ani kulingana enaa enituuno naa enetipat ena toki oleng' amu miidim ake duo naaji anoto enchani eba eneba nilotu aun lasima ake pee interu tiabori aa tempeku neeku enetipat ena siai oleng' tiatua ilairemok pookin.

Ore tenadol ena ore entoki nadamu naa eunoto onkujit toonkiwanjani naalala pee itumiai aisho eramatare oltung'anak toonkatitin olameyu arashu toonkatitin nemeetai enchan naa ore ena kitumiai emashini nadungudung nena kujit arashu naisaga nena kujit aitaa ntokitin kutitik naa kiidim nkishu arashu naai ntare ainasa metii engolikonto arashu enyamali oompukunot pookin.

Ore enabaye naa enetipat oleng' amu tenewueji egeluni iltung'ana loopuo ajing' jeshi. Naa ore naa jeshi naa iltung'anak letipat tiatua olosho amu ninche oopuo arrip enkopang' nikitumoki ataas imbiasharaniang' teseriani, nikitumoki ataas akeyie enkiremore, eramatare nikipuo wuejitin nikiyou teseriani, neaku ore enabaye naakeitumiai aikagua iltung'ana nai letaa kebaa anaa keishaakinore peepuo inasiai naa tenewueji naa eitadoyori iltung'anak oata leyiat, ore kulo tung'anak letaa duo eishaa peejing' enasiai neilepunyeki metijing'a esiai neiteru naa ina inaa training.

Ore tena naa ipirta esiai eunore endaa tolchambai tesiai olairemok naa ore ena oitoi naitumiai irmuraon aapik embegu naa enkoitoi sidai amu mintoki anauru oltung'ani iturito nkumot nabo nabo aiturr akeduo enkiti mutaro nipik empeku ino naa aitobiraki mpaka nebaya musho nitoki aaku ore ene nitipika empeku naa kilepu neeku tenesha naai ashu tenirujuruj nemeya enkare enoshi nalo tenkop empeku ino alo aiturraa.

Ore ene na ewueji nai namirieki nkirik ana nai nidip nkiri apiangu tenkaji nayiengeki masaa ashu ntokitin neponu na nkiri enewueji enolotu oltungani ainyangu nkiri oropiyiani esiana niyieu nikimpimakini tenamashini natii ene nikimpimakini enebaa enkiringo enkiroshi niyeu kulingana ana ropiyani niata tenkajna neaku ketuk ilotungani faida oropiyiani nitum iyie entoki niyeu ana enkiringo.